ore ele naa oltim oing'uaa enkampuninaje ogira airo orkastomani lenyee kaa reteto eeku ena teninche orkastomani lenye , ore ereteto nayau naa keidim aisho ilkastomani lenye otii abori isilen tenelo nemeeta ropiyiani neibung aisho isilen pee etum atuunoto neeku ilkastomani le tipat otii enaake ore sii kulo kastomani keidim keidim enaa ampuni ashuu ele tim lenaa ampuni aisho kulo kastomani lenye ropiyiani aashu ilooni naapuo sininche aiterunye atee imbiasharani enye kutitik neilepu lelo kastomani sinche naa ekenyu enkai epoito inkolongi dukuya nees sinche isiaitin enyee oo mbiasharani enyenye kutitik ometaba anaa neilepu neisaidia atee temaisha enye neisum inkera enye too sukulini omeidipa sukuulini neisum aate onkera enye...

Kanyio esidano teninyangu ntokitin tolduka sapuk alangu osokoni ore esidano teninyangu ntokitin tolduka sapuk na alang na alang osokoni na kesidai ntokitin olduka sapuk amu kesidai ntokitin olduka sapuk alang nosokoni ,elek elelek ntokitin olduka sapuk alang ntokitin osokoni ka ore si ntokitin olduka sapuk naketii bei enye abori alang bei osokoni neaku kepaasha bei ore ntokitin olduka sapuk nemesieki ainyala ana ntokitin naimu osokoni ore si ntokitin olduka sapuk na teniroro esidai tenira oshiake orkastomai lilo duka na kidimi atudungoki bei ontokitin ana ake teniya na ore bei ontokitin naingua osokoni na kenya enkolong ninyala nkumok oleng tenkaraki ninyal.